ore pemanyor ena bae naa keeta kidim duo naji ayau asara sapuk enoshi kata tenesha netum enchan sapuk niaku ijo kekumok tolchamba kulo nyanya niaku ijo kegira ainyiala naa keaku naa hasara sapuk amu ebaiki apa nintumia mpisai kumok pinterunyie ena siai neaku ore ne teneponu ainyiala niaku iji hasara sapuk eeu tolopeny olchamba.

Kadolita enkayioni naunito olchani jio kegira ake aitasheyie ilo shani aisiriri naaijio ke gira ayen nepikita abori peetumoki ilo shani atubulu esidai netumoki aisiriri peetumoki aaku oloip sidai .

Ore duo nai olchamba laa kasapuk ,ewuei sapuk olchamba sapuk oiremitoi naa kidimi aitumia aitumia oltarakita petumoki amu ina kata isioki aidip netumokini sii aitumia nkishu loish oingok sapukin oiremisho amu ina kata esiokini aidip arakaaraka ni paa ketumokini taa duoo atipik amu ina kata esiokini aidip tesiokinoto oleng .

Kadolta itunganak otii olchamba nadolta ajo ijo impuka etuunoki teilo shamba naa kadolta ajo kegira lelo tunganak aitau weeds noshi tokitin nemeyieuni tolchamba noshi benek nemeyieuni. niaku kadolta ajo kegiray ainguraa nena puka enye nitau noshi benek natubulutua nemeyieuni naa kiko metaa ore impuka naa ketoyu arshu kenya space sapuk oleng tolchamba .

Meesapuk siiduo naaji tenkop oleng kake teneeku duo naaji kituuno naa ekiata naayiok ilchambai ekiata olchamba sapuk naa ekiata space sapuk nikiindim aatuunie neeku meeku duo naaji keiding'a te tewoi nikituunie amu ekiata space sapuk nikiindim aatuunie nikinkar aitobiraki nebulu esidai neeku meesapuk oleng.

ore entoki sidai naitiship tena siai, ore kulo tokitin imme lasima paa ewueji neirobi etii, ashu ewueji neishita ake ebulunye. kidim, ore enebulu te wueji netubulunye, nimigil aikata, aatoi, neeku kebulu ake enkata pookin, enkata ake eetae enchan we nkata naa enkolong' natii. neeku ina duo oshi etoki sidai te, naitiship tena siai amu kebulu tewueji pookin either ketii enchan ashu metii, neeku kebuu ake te wueji pookin netuunoki.

Kadolita ewueji narok nadoolta intokitin naaijio ilasuriak nadolita mau intokitin naajio olchafu laijio kerok ewueji nemisimis netijing'a intokitin niputaki intokitin naaijio ilasuriak onkulie tokitin naarok ninche adolita tine wueji.

Ore oshi ilo toki naake kijo iyiok osuguroi. Kadolta entasat naibung'ita enkalem naa kegira ajo alo adung'u ilo suguroi amu keji oshi ore osuguroi naa keidim aisaidia oltung'ani omuei, enikiya elukunya niwok, tenikiya enkoshoke niwok, naake kadolta entasat nagira adung'u mayolo naake ejo peelo awok kake kegira akenye adung'u.

Tenadol ena siai nadamu enkiremore enkiremoto olfruits laijo apples naa aisaidai oleng amu kemelok naa keisaidia tolsesen naa tenilo ninye sipati imoi naa kijoki inoso tenkumoi naa keji oshi keisaidia metaa idolisho zaidi.

Ore ena siai tenkopang naa kuni keiremi duo olchamba neuni arashuu ore teneitu esha nibukoki enkare ometabanaa nebulu aaku sidan ore pee ebulu nintau ning'uraki iltung'ana irbiasharani duo iltunganak ooponu ainyiang'u paaiya osokoni pailo amir peetumoki taaduo iltung'ana ainyiang'u.

Keji duo oshi ore eunoto oo mpoosho naa kaisidai amu kebulu teniun, nebulu enibukoki enkare olkekun leitu esha. Ore pee eidip aatubulu nikes paa iik apik enkolong metoosho enkolong. Pee etumoki duo naaji aatoito esidai. Ore pee etoyu esidai niya osokoni nilo amirr ore nkulie nidim siiyie atipika ang pee intumia , intumia duo tiang enigira ayierisho naa keji sii keisidai amu idim atipika store tenkata naado paa itumoki aitumia enkata nimiata endaa.